Nĩ mũndũ ũrĩ na kagui kaana, na nĩ kũroneka atĩ nĩ aragatumberia wega, kuona atĩ nĩ akahete kĩndũ gĩa kũrĩa, ona gakoneka nĩ gekĩrĩirwo handũ gabakũri-inĩ, na gabakũri-inĩ kau nĩ getheru biũ, atĩ nĩ karonania atĩ mũndũ mwene kagui gaka, nĩ arakamenyerera ũrĩa gũbatiĩ. Ũndũ ũyũ ũkoragwo ũrĩ wa bata, tondũ, rĩrĩa wakorwo ũkĩrera kagui ta gaka nĩ ũbati gũkorwo na ũbacĩrĩru mũnene, tondũ thutha wa kahinda kaigana ũna gakorwo ga kũneneha, nĩ gagakorwo gagĩteithia na njĩra ya kũrangĩra gwaku mũciĩ, gagakorwo gagĩkũrorera mũciĩ waku kumana na thũ. Ona ningĩ gakarigĩrĩria ngina tarĩngĩ tuge kĩndũ ta mahiũ maku, tarĩngĩ wĩna ngũkũ, ũguo. Kĩndũ ta kĩihũ kĩngĩũka gũcirĩa, ngui ĩyo no ĩkorwo ĩkĩmenyerera mahiũ macio maku matigakorwo makĩrĩo. Kagui gaka nĩ karoneka nĩ kairũ, na ona karĩ na rangi ũngĩ magũrũ-inĩ na mũtwe-inĩ matũ-inĩ, ona ningĩ nĩ karoneka karĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ, kuona ti kahinyaru, nĩ karoneka nĩ kanoru, na guoya wake ũkoneka ũrĩ mũnyoroku wega, kuonania atĩ nĩ karakorwo gakĩmenyererwo na njĩra ĩrĩa ĩbatiĩ.

Ũyũ nĩ ũrĩmi, na ũgethi wa kĩndũ kĩrĩa gĩtagwo hoho, hoho nĩ itũmĩkaga harĩ ũrugi-inĩ witũ, na igateithĩrĩria irio citũ igakorwo na mũcamo mwega, ona igakorwo ngina na mũnungo mwega, ingĩtuwa gũbundithia mũndũ gwĩka ũndũ ũyũ, wa mbere nĩ ndĩmwere atĩ nĩ abatiĩ gũkorwo na handũ mũgũnda, na makĩria akorwo na mĩgũnda ĩno ya kũndũ nyũmba-inĩ ĩrĩa ĩtagwo green house, tondũ nĩkuo hoho ici ikoragwo igĩkĩra wega mũno, na makĩria irio ta tacia mboga ũguo, na matunda, marĩa matakũraga makaraiha mũno, irio icio cikoragwo cigĩka wega mĩgũnda-inĩ ta ĩno, koguo nĩ athiĩ aharĩrĩrie mũgũnda wake handũ harĩa arenda kũhanda, enje tarĩngĩ akoro nĩ marima kana mĩtaro, acoke oke ekĩre thumu mĩtaro-inĩ ĩyo, nĩgetha ĩkorwo ya gũteithĩrĩria mĩmera ĩyo arahanda gũkũra, arĩkia ũguo no oke ekĩrĩte mbegũ cia hoho ici, o irima, o irima, agekĩra mbegũ, na thutha-inĩ athike na akorwo wagwĩkĩra thumu, kana akorwo wagwĩkĩra maĩ, nĩ abatiĩ gũkorwo akĩmenyagĩrĩra mĩmera io kuumana na tũtambi, na mĩrĩmũ, agakorwo akĩmĩhũra ndawa na akĩmĩhe ndawa iria ciagĩrĩire, na thutha-inĩ thutha wa kũmĩtumberia ũrĩa gũbatiĩ nĩagakorwo akĩona magetha make tamaya manene, na magetha mangĩendeka thoko-inĩ.

Nĩkũrĩ maũndũ matiganĩte ndĩrona handũ haha, wa mbere nĩ kũrĩ na mũndũ ũrakorwo agĩthiĩ tarĩngĩ athiĩ nduka-inĩ, ona ningĩ hau nĩ kũrĩ na mũndũ ũragucia mũgogoteni, mũ ũrĩa ingĩciria rĩrĩa ndona ũndũ ta ũyũ, nĩ kuona atĩ ũrĩa ũguciĩtie mũgogoteni, nĩ arakorwo akĩruta wĩra na kĩo kwona tarĩngĩ haha nĩho amathagĩra ũboco wake wa o mũthenya nĩgetha akorwo akĩona kĩndũ gĩaKe gĩa kũrĩa, ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo ũrĩ wa bata tondũ wa mbere nĩ ũteithagĩrĩria andũ matiganĩte gũkuwa mĩrigo yao, mũgogoteni ũtũmĩkaga kaingĩ makĩria mataũninĩ, ũgakora andũ aya nĩ makoragwo magĩkuwa mĩrigo, na magĩkuwĩra andũ angĩ, na magakorwo akũmarĩhia, koguo rĩrĩa makorwo a kũmarĩhia onao nĩ makoragwo makĩona mbeca ciao cia mahothĩro mao, noguo agakorwo agũthĩte nyoni igĩri na ihiga rĩmwe, ũndũ ũyũ nĩ wa bata tondũ ningĩ onarĩrĩa wakorwo ũkĩgucia mũgogoteninĩ ũcio nĩ ũkoragwo ngina ũgĩthondeka mwĩrĩ tondũ nĩ takuoya mahiga kũrĩa andũ moyagĩra kuo, koguo mũndũ ũyũ nĩ akoragwo agĩteithĩka na kuona ũboco wake wa o mũthenya atĩ ndegũbatara gũkorwo akĩhoya mbeca cia mabataro make, nĩ arakorwo akĩmatha umithio na ũboco wĩra-inĩ wake.

Na makĩria irĩa itũmĩkaga harĩ gũkuua agendi, kana gũkuua andũ marenda gũthiririũka makĩria nyanjara-inĩ cia nyamũ, nĩgetha makorwo magĩkenerera kuona nyamũ cia mũtitũ. Andũ aya, nĩ maroneka makuĩirwo hau igũrũ, nĩgetha makorwo makĩona wega nyamũ cia mĩtitũ, ĩrĩa ta rĩngĩ ĩrahetũka kũu. Na ndĩreciria kũndũ gũkũ me rũnyanjara-inĩ tarĩngĩ rwa kũndũ gũtiganĩte, tondũ nĩ kũroneka ũrĩa mahuti mau mahana mahana kũndũ mũtitũ-inĩ. Ũndũ ũyũ mũndũ nĩ akoragwo wa gũkenerera mũno, tondũ nĩ ũkoragwo wa kũmũteithĩrĩria, kũmũhingũra maitho. Ona ũgakorwo wĩ wa gũkenia ngoro yake na maitho make kuona maũndũ matiganĩte, kuona indo ta ici. Ũgakorwo ũgĩkenerera, ũgakorwo tarĩngĩ makĩria hĩndĩ ya thigũkũũ, angĩkorwo ndũrathiĩ wĩra, no mũthiĩ gũkũ na bamĩrĩ, kana mũthiĩ na arata. Na mũkorwo a gũthiũrũrũkio kũndũ kũu nĩ ngari ici, irĩa mũthiaga mũkarĩhĩra hau mũrarĩhĩra mbeca cia kũingĩra kũu, na mũgakorwo mũkĩheyo ngari, na mũndũ wa kũmũtwarithia kũu, ũrĩa ũwĩ mũtitũ ũcio, kana rũnyanjara rũu, na nĩgetha akorwo akĩmuonia maũndũ matiganĩte.

Ũyũ aroneka tarĩ mũrĩmi, na makĩria mũrĩmi wa nyeki ĩrĩa ĩtagwo ya hay. Ũndũ ũyũ, wĩkagwo hĩndĩ ĩrĩa mũrĩmi athiĩ mũgũnda-inĩ wake, akahanda nyeki ĩyo, na agatigĩrĩra nĩ amĩramata wega nĩ amĩtumberia nĩgetha ĩkorwo ĩrĩ ya kwagĩrĩra na ĩkorwo ĩrĩ njega. Thutha wa gwĩka ũguo, nĩ atigagĩrĩra atĩ o hĩndĩ o hĩndĩ nĩaramĩmenyerera kana tarĩngĩ nĩ aramĩhe kĩndũ ta thumu, kĩndũ ta maaĩ na nĩgetha ĩkorwo ĩrĩ ya kũmera wega. Nyeki ĩno yamera, nĩ ĩthiaga ĩkaambia ta kũũma ũguo, na hĩndĩ ĩrĩa yahana ũgũo, mũrĩmi nĩ abatiĩ gũthiĩ amĩgethe, na akorwo wa kũmĩoha ũndũ ũũ.

Ũndũ ũyũ thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwakwa, wĩkagwo hĩndĩ ĩrĩa mũrĩmi atua matua ma kũrĩma kĩndũ. Na haha ngona arĩmĩte mbembe. Rĩrĩa wenda gwĩka ũndũ ũyũ, nĩ ũthiaga mũgũnda-inĩ waku angĩkorwo wĩna guo, na angĩkorwo ndũrĩ tarĩngĩ ũgakombora. Ũgathiĩ ũkarĩma mũgũnda waku ũgatigĩrĩra ndũrĩ na ria, na ũgakorwo ũrĩ mũrĩme wega atĩ nĩ mũharĩrĩrie wega, ũgacoka ũkenja marima, kana mĩtaro. Ũndũ ũcio ũringinaga na kĩndũ kĩrĩa ũrenda kũhanda. Thutha wa gwĩka ũguo tuge angĩkorwo nĩ mbembe ũrenda kũhanda, wenja mĩtaro, ũgekĩra thumu, ũgathiĩ o harĩ irima irima thutha wa gwĩkĩra thumu, ũgĩkĩraga mbembe igĩrĩ kana ithatũ harĩ o irima, na thutha-inĩ ũgacoka ũgathika. Angĩkorwo nĩ hĩndĩ ya riũa, nĩ ũbataraga gũitĩrĩria mĩmera yaku maaĩ, o hĩndĩ o hĩndĩ tarĩngĩ rũcinĩ na hwainĩ, nĩgetha ndĩgakorwo ĩkĩũma, ona ningĩ nĩgetha ĩgakorwo ĩgĩkũhe maciaro mega. Ona ningĩ harĩ gũcagũra mũthemba wa mbembe, nĩ ũbataraga gũcagũra mũthemba ũrĩa ũgũĩka wega gĩcigo-inĩ gĩaku, tondũ mĩthemba nĩ ĩkoragwo ĩtiganĩte, na ĩgakorwo ĩthondeketwo kũringana na rĩera rĩa kũndũ kũu. Thutha wa gwĩka ũguo yamera mera hanini nĩ ũbataraga gũcirĩmĩra, nĩgetha itigakorwo na ria, na ũgakorwo ũgĩeterera cikorwo ikĩmera ũkorwo ũkĩgetha magetha maku.